Yiolo taa naai nanu enaa tenaata enkaji suuji naata eriahata najutie naa kang'as aorr ena aji nang'as adumu ntokitin pookin nairragaa tenkop na make sure ajo atudumua pookin napik ewueji naishiia ore eniare naa kaorr ena aji, adumu orkifagio naoroo olchafu, olchafu akeyie otii enkop pookin teneeta taa ena aji esimiti ang'as ake aoroo olchafu pee atum atujuto esimiti naa kang'as ake ee ang'as abukoki enkare pee atumoki atooroi, atooro.

Ore taa ntokiting naifaa payiolou eton itu arik ele dia lai alo arikrik, naa ore entoki edukuya, naa eneyia oloing'ang'e. Amu mifaa neriki oldia, etii enkolong sapuk oleng, enkolong napejisho oleng, arashu etii enkijape oleng, arashu eshaita. Midim atoriko oldia eshaita ake nejia. Ore enkae toki naidim atayiolo eton itu arik oldia arikrik naa, naa esaa erishata nemaata entoki naasita nalo arikrik. Ore taa enedukuya, esaa sidai oleng, naa aiteru saa tomon obo onusu mpaka saa matejo sare enkewarie. Amu metii enkolong, metii enkolong oleng. Alafu ore enkae saa, enkae saa naa, teipa etaa kejo enkolong pedoyio. Ore taa ina naa, matejo nai nosaa, saa naudo enteipa, mpaka sanabo onusu tinewueji enkewarie.

Ore taa enaiko peyie eaku jikoniai tenaidip ateyerisho naa ore embaye edukuya naa kaidip ake, ore teneidip ainosa endaa pookin nadumu indaiki natelekuaki napik pooki biin tanaa torok, napik pookin biin nalo alo anang'aa naiturrur nena tokitin, naituku nena tokitin pookin. Ore embaye eare naa ore indaikin neitu enyai aaleku naimek shua ajo ajo atipika pookin, aipaaka pookin vizuri sana napik olfriij tanaake naashumi duo peenyei the following, peenyei te nkolong nasuju, neaku ore enkae naa ore paidip aitururo inadaa nalo anang'aa nena nemeifaa, napik naashumi, nashum esidai naa ore enkae toki nasuju naa kaituku enaduo tokiti, kaituku ntokitin pookin, najut kila mahali, najut ake iyie jikoni naimek shua ajo etaa esafi. Ore embaye eare naa tana orgaas duo agira ayerishore naimek shua ajo aikeno vizuri pemeitoki, pemeiliik ake, naa tena ake enkima orkeek ashu oljiko naimeek shua ajo ataara vizuri sana pemeigil, peemepuru. Ore embaye emusho naa kaituk ejikoni, aituku enkop tanaa enesimiti kake enaa eneme esimiti naa kaisuaki suaki ake enkare, ore paidip aisuaki enkare naoroo.

Ore ta nanu enaiko paiter alak esile esukul e HELB tesiokinoto n ore entoki edukuya na kangasa agelu ajo kaotoi agira aitumia ashukie kuna ropiyani tanaa mpesa tanaa ka bank na tanaa ka mpesa tanaiko tanashuk kuna ropiyani na kalo ake mpesa nabol mpesa nalo lipa na mpesa nalo paybill e helb napik account number na nambai ainei enkipande napik esiaina oropiyani nayiau nashuk napik pin e mpesa ore tanadip ataasa ina na kaitodoli ajo atalaaashu kidimi atolimu ajo atalaa naada osai tikitam onguan na tanaa ee ore si enkae toki Palak kunaropiyani tesiokinoto na kaidim ataa ata itueshunye nkolongi naishaa matukushuko ana nai atii sukul kaidim wke atalaa atan atii sukul, ore faida naata tanalak atan atii sukul na kalak atan ituebau erishata patumoki pematm ake penalties agira ashuk kuna ropiyani ore tanaidip atala naingoru certificate e clearance ajo aidipa atalaa.

Ore taa eniko oltungani oota olchampa tenalak Kodi olchampa lenye, naa ore ebae edukuya, naa keng'as ai make sure ajo keeta information pookin nayieuni aa copy e title deed oo, enkipande arashu passport o kra pin. mpala naitodolu ajo etalaa apa ele shampa lenye, land reference keeta nkoitoi are naalakinye, ore enkoitoi edukuya naa, enkoitoi oloingang'e, kelo ake website olchampai, nitobiru account enye, nelo arak rent olchampa lenye, kidim atalaa tenkoitoi be mpesa ashu te nkoitoi e bank ore pee idip atalaa, na kifaa, ni download receipt naitodolu ajo, etalaa, ashu idipa atalaa, ore enkae, option yiare, ore enkoitoi yiare, naa enkoitoi ake ekawiaada. Nemetii nkoitoi naitumia oloingang'e ore eneiko oltungani tenelak, naa peelo nkopisi e ministry enkop, niput mpala naishori Land reference number nelikini esiana oo ropiyiani naifaa nelak, nelak.

Wore taa tenduata ai, wore enaiko kulo turruri pee eitabaya enkitobirata oloingange, naa wore entoki endukuya, naa eunore oorkiek. Ashu kishooyo irkiek aisho iltunganak loomuruan napashpaasha, peetum aatun irkiek, amu teneuni irkiek naa kibelekenya oloingange, kibelekenya enkijape, neyau sii irkiek enchan. Wore embaye eare, na kifaa pee itobiru incheriani naatumi aatusuj. Enaa teniniapuni oltungani ekira ainyial oloingange ashu ekira aas akeyie entoki nemeishaa, entoki nemeishaa toloingange, nitooshi fine ashu ibungi. Enaa tanakata kwa mfano, enaa tenakata factories. Matejo naii factory naitobiru tiles ashu naitobiru inkilani. Wore enoshi puruo enche, enoshi puruo nalo oloingange alo ainyial oloingange, wore ake pee iniapuni kifaa ningoru enkae oitoi neme inia natum ninche, aiko inia kijape enye pee miinyial oloingange. Neeku teniniapuni ekira ainyial oloingange nejia aisho ake enkijape toronok ele nejia, nibungi.

Ore taa enaiko tenaingoru inamba egari ngejuk, naa ore entoki edukuya, kalo website ee ntpsa portal enye, naa ore entoki naayieu, tene naa entoki id oo password nalo naa nagelu ajo kayieu number plate egari ngejuk, naishori sii details ore details egari, nayieu tene wueji naa, ingine number, customer entry number .ore ake pee apik, nalo elaata e registration fee nalak registration fee ore enkae nalak, naa number plate fee nalak road safety fee ore pee aidip atalaa, naishoori registration number egari ai, nchere taa number ngejuk, ee ore enkae aidipaki aishoo, number nagelu, number plate nayieu, ore pee aidip ategelu naapikakini, kuna number plate o stickers napiki egari tedukuya ashu tesiadi.

Ore taa irbulabul oitodolu ajo kiting'ito ena ena reteto e USAID tolosho le kenya naa ore entoki edukuya naa eh enjutoto oltung'anak tesiai kitodolu ajo etujutoki esiana sapuk oldakitarini ashu oldakitarini oasisho tosipitalini ore ina naa orbulabul ledukuya ore sii eniare naa enkikenoto eh ikenoki clinics kumok oleng tolosho le kenya tenkarakie ena ore embaye euni naa eh kitodolu ajo kegira olosho le kenya ashu government olosho le kenya uh aing'ang'ana oleng ashu kegira kegira akeyie aing'ang'ana oleng petumoki aikeno kuna lusien natung'uayie ena reteto ena reteto e USAID tolosho le kenya ore sii enkae naa kitodolu ajo etigilaki ashu etabakia enkiteng enkiting'oto contracts apa naata ele turrur le USAID olosh tolosho le kenya ore sii enkae toki naa kitodolu ajo etigirate ele turrur oleng mukure mokire egira aing'oru information tomurua napaasha olosho le kenya naa kitodolu ina ajo mokure eyieuni eretoto mokure eyieu nisaidia eh olosho le kenya.

Ore taa enajoki ele tungani lagira aikilikuan eniko teninyianku enkaji te NCBA bank e Kenya. Naa ore entoki edukuya, inkas ajo metegelu ajo kanyio eyieu, tenaa keloon empulot eyieu enaa keloon enkaji eyieu entoki akeyie naba enaa enayieu. Ore entoki eyaare naa kaikilikuan kajoki metayiolo baget enye metayiolo baget enye ajo kanyio duo eye eyiou ni spend tena toki. Ore embae euni, naa piiput ingardasini enaa taa I'd, iropiyiani naata, wentoki naitodolu ajo kebaa akeyie intokitin naata, kebaa karsisisho naata ele tungani. Ore embae eonkuan, naa piishoyo kuna ardasini peelikini tenaa kishori enaduo loon, tenaa mishori. Ore embae eonkuan naa, ore enaidim aishoi kuna ardasini neenyu taa olkilikuai lolotu olkilikuai loiriwakini ajoki ee shomo endelea shomo dukuya piitum anoto enaaji ino, ashu mikinjori ena aji ashu mikinjori ena loon tenkaraki ena wena. Ore embae emwisho naa elaata ena sile eikinka.

Ore enaiko kunatokitin pai address esiai ormanyara na kengasa alimu esidano emgasa ainosu eneba enkijape oloingangi ashu esidai ormanyara ore embae eare nepuo ajoki serkali serkali ashu irkulie tururi ake loata enkidimata mishoi irkiek tolosho lemetii irkiek ore embae euni na keliki ltunganak metusuja serkali naltau sheria na teninepu oltungani egira ainya ormanyara matejo eninepuni oltungani ogira adung irkiek n yayieki sheria torkulie tunganak pemeinyal ormanyara kifaa si nepiki eripore tolosho le Kenya matejo ana nai irpolisi intimi paa ore netii ltunganak odungito irkiek netumoki irpolisi aibunga ore peibungi neyayieki enkoitoi esheria ore si enkae

Ore taa ore taa tenduata aai eniko enkigerote pe peret eramatare oropiyani nayieni tenkata dorop naa matejo nai ingero tewueji ore eletungani likilakita, ore eletungani lingira aasaki esiai nidim nai atiaki mikinchoo ropiyani inonok ashu mikitalaaormushaara atan ituebau enkata nikilaakini teniata nai shida oropiyiani matejo nai shida enkiti bae ake niyieu nintas iropiyiani naijo iliki ake ajoki pekincho ropiyani atan, matejo nai musho olapa kigira alakinye kuna ropiyani inonok nijoki na ekindim ina atareto oleng ore si enkae tanaingira oshi aasisho tewueji nikilaki kilaenkolong ashu kila ewiki na indim atoponai sai inonok pekitum atalaki.

Kaidim taa atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore teneweji naa ketii ilairemok oare, etii ale otii enchoto ekideinye o ilo lotii enchoto etetane. Kore taa tenikiing'or anaalo ale lotii enchoto ekidienye naa ore entoki edukuya, ketii enkiteng' enewueji. Ore enkiteng naa keitodolu ajo ore fertilizer naitumiari teneweji naa mee noo irkeek, metii irkeek. Keitodolu ajo natural. Ore sii tenealo etetene naa keitodolu ajo ore ale tungani kegira aisuaki olchani olchamba, kegira aisuaaki irkeek olchamba. Ore sii embaye eare teneweji, ale tungani otii aisugo adolita ajo, ore ntokitin naagira, ore enchembe naa ntokitin ake ekawaida egira ninye aitumiya, ore ale negira aitumiya sprayers eitodolu ajo ketii, ketii aitumiya teknoloji masaa ake iyie eteknoloji. Ore sii aigil naa ore tenii, ore ale tungani ogira aitumiya inatoki ake iyie ekawaida naa keitodolu ajo, matejo egira ninye airemisho ake duo pee etum endaa nanya mee enamiri, kake ore ale ilikae eitodolu ajo egira aremisho pee emir endaa, ee emir endaa ake iyie. Ore sii enkae naa keinyala endaa nagira.

Wore taa esidano teniasishore ATM alang ishomo abaya bank, naa wore entoki edukuya wore ATM ketii ake ninche tayari twenty four o seven, ketii ake ninche tayari kila saa. Amu wore entoki naifaa naisho metaa ketii tayari kila saa, naa ketii poki wueji, ketii akeyie kejoo aaku ketii pooki wueji. Wore embaye eare naa, keata intokitin kumok oleng' niidim ataasa enaa iindim aitayu iropiyani, iindim airruwai iropiyani, airriwaa enkae account, iindim aingurai ajo kebaa iropiyani naatii iindim ai change a pin, iindim aitayu statement ainguraa ajo kai ikunari iropiyani inonok. Wore entoki eare naa, wore enkae toki naa metii enkidinga. Wore ebenki naa ketii enkidinga oleng'. Iindim ashomo olaini etii iltunganak, keboreki, wore etii ATM nemeeta ninye inia kidinga. Neeku iindim ake, iindim aitayu iropiyani inonok ashu intumiyia iropiyani inonok tesiokunoto oleng'. Wore enkae baye naa iindim keidim oltungani lemetii matejo nai kwa mfano oltungani lemetii Kenya, iindim aitumia ake ata itii inkuapi eboo. Wore enkae toki naa iindim, keeta ijoo kerripo oleng' alang enilo ebenki nilo alo airo oltunganak, neeku minkosanare iltunganak.

Ore enaiko paiteng'en ele alashe lai pemitoki ainyalaa ropiyani enyenak nepuku tosilen, naa ore enedukuya naa kaliki enkoitoi nashumie ropiyani enyenak. Kajoki metabolo akount tesimu enye matejo ene mshwari ashu ene kcb ashu kegira aisave kuna ropiyani enyenak. Kajoki nai metolimu ninye biashara naidim ninye ataasie kuna ropiyani enyenak amu kidim atalakie silen nidim si atoponai kuna ropiyani enyenak. Ore enkae bae na kajoki mitaasa kuna ropiyani enyenak mitaasa kuja ropiyani enyenak entoki nalio kesidai si teneshum iropiyiani amu teneshum nikenoo ashu tenikenoo kuna ropiyani amu mijo empesa na indim aiaccesa ropiyani erishata akeyie nindim aitumia ana eniyieu nejia.

Ore tenkoitoi naitum uh naitumia akesu empusua peme pemetumoki pee etumokini aitayu asidai naore embaye edukuya naa ing'as ing'as aiko ing'as ajo ashu ing'as ayiolou tanaa etabayie enkata naidimi atekesu ena puusua metaa etabolote etabolote imaua enyenak pookin naa ina enkata sidai nitum aitau ena puusua ore eniare naa enkoitoi ningira aitaunyie ore kitauni indim aitau tonkoitoi are ore enkoitoi edukuya naa enonkaik indim aitaunyie aitau aitumia inkaik inonok ake ore ena kitaunoto onkaik naa iyiolou ajo ashu eh i make sure ajo etu ipik inkulie tokitin neme neme ena puusua ake naiborrr openy mi todua eh itum atodua peemipik ake imbenek ashu ipik inkulie tokitin nemishia nipik inewueji naa tanaa ke mashinini too tolchambai sapukin oun oun empuusua oleng naa im naaitu naa i make sure ajo ke safii kuna kuna mashinini ingira aitaunyie aore taa kuna mashinini naa keji strippers ore embaye eong'uan naa ore indipa aitau enatoki ingira alo ashum naa kifaa niyiolou ajo ore kun kulo containers lipikita enatoki naa kisafii naa nemetii metii meshal eh.

Ore te esiai onkituak tesiai natulusoyie enkesare na ninche apa nakesisho aitumia nkaik enyeakesu endaa tolchamba, ore pidip atekesu kuna dakini nisafisha ashu negel matejo nai sapukin onkutitik onemesapukin oleng nepiki anaa erisioroto orepidip ategel ana erisioroto nituku ashu negel aitau olchafu ore enkae eare idipaki aisafishanepuo alua metoito, ore ake pelua metoito piyolou ajo kanyio itumiai kanyio esiai ena kanyio esiaiekuna pookin naidipa atoito ore eniare na enchumare, kepuo ashum arashu apik ntokitin naifaa pepiki ana keshumi tiang ore embae eang na ninche namirisho tosokonini ore si enkae na kidim ategel endaa ajo ore taa ena na kesidai oleng na ninche upuo amir ashu keeta ena kasoro nji etiu onji ina pee etumi ainosa tonkangitie.

Ore taa inkoitoi eteknologia naidim aitumiya tesaa nkesare wenjumare naitobikooo endaa naa, ore entoki edukuya naa aitumiya harvesters kuna mashinini naakes enda kuku toochambai ee amu ore ina nemenaurru enaa iltunganak. Ore sii enkae naa kaidim atekesu endaa ore indaikin matejo naai ilpayek, enaiko pee ebikoo naa kangas aitoki, kalo alua pooki tenkolong' naimake sur ajo etoito pookin. Naa enitu etoyu naigilie boo akeyie inkolonki akeyie esiana peetum atoyito. Ore ina naa kisho ilpayek metobikoi. Ore enkae naa intokitin nai nasioki aaruoyo naijo ilnyanya, nijo inkitunguuni nena tokitin akeyie, neeku kaimake shua ajo ore olnyanya kaisuj ake pookin nalotu apik firig amu enkoitoi eteknologia ina elotu ashum pooki te firig peemeruoyo asioki amu kirobi ine woji neeku meruoyo asioki. Ore sii enkae aitoi eteknologia naa kitutum elelek aakeek alchani niidim atuudoki intokitin inono peemeruoyo asioki.

Ore taa ilaramatak loonkishu ekule naa keeta imashinini ee enkirobi, ore ene dukuya naa enaji bulk milk cooler ore ena mashini naa keshu kule kumok oleng',naa keeta temperature yaabori oleng' matejo naai degree celsius. Ore kuna le naa kiidim atotoni tene woji eitu erroyo toonkolongi are, naa ore sii ena toki kiidim atushuma ilitai, naabaya inkalifuni imiet ekule eitu inyiala. Ore sii enkae, ore enkae mashini naa deep freezer keshum sininye kule kumok oleng' alafu meruoyo kule asioki. Ore enkare naakeji vacuum sealers naa ore kuna naa inaashumeiki ake sininje kule kake kirobi meruoyo kule asioki. Ore inkulie naa inaji refrigerated transport unit. Ore kuna matejo tenaa engari oshi eyayuoki matejo oltiriel oshi oyayuoki kule, towojitani taa neitayunyieki kule kumok toonkishu naa kitii iwojitin nirobi oshi oleng' matejo refrigerated ee netii enkirobi nashumeiki kule peemeruoyo peetumoki aitabai kule enaduo woji eropik.

Ore taa nanu enaidim atejo naa keeta imashinini ereteto sapuk oleng',tembikata ondaikin ilbeniak too lairemok sapukin. Ore paajito nejia, ore entoki edukuya keas imashini esiai tesiokinoto, keas tesiokinoto nemeyankinyanka dakata, ashu neme taishe keas tesiokinoto naa ee. Ore embae eare naa kepik indaiki naarisioro, tenebo enaa tenkiroshi, ashu tesapuko kepik isapukin tenabo nepik enkutiti tenebo eitu kajo, eitu eitaponk amu keyiolo size akeyie. Ore embae euni naa ee mitoki olairemoni aitumiya iropiyiani kumok alak iltunganak metipika indaiki enye ilbeneniak, nigerisho mitoki aitumiya iropiyiani naaba nejia. Ore embae eonkuan naa kisafi emashini, metiu enaa iltunganak elelek elotu oltungani einkua eninkua, ibunga duo intokitin naibunga matejo neitu ituku inkaik elelek akeyie misafi ilo tungani oleng', alafu naa elelek eichafua ina daa. Ore enkae naa enemwisho naa kebik ena daa oleng' amu kirony emashini enapuya natii.

Ore taa teknoloji oshi naitumiai ten tenkisujata o tenkipimata orpaek naa kajo nanu mashinini, mashinini ake teknolojia naidim aitumia. Ore te nkisujata orpaek, naa ore ore entoki e dukuya ore emashini mashinini naidimi aitumia naa ee ore ene dukuya naa maize cleaner, ore ena maize cleaner naa kitau kitau entu kitau soitok nitau irpaek oinosaa oinosaa oinosaa loino loino loinosa mm wadudu ashu loinosa insect. Ore eniare naa distoner ore ena naa emashini naitau isoitok kunyinyik toorpaek, neetai sii enkae naji maize sheller naa ena enaitau irpaek kerish irpaek oo omashakuani idipaki taa aisuja nidipi ai aitoyio irpaek. Ore tene tenelotu enkipimata orpaek naa ketii siinje irmashinini naitumiai tene wueji e teknolojia. Ore ene dukuya naa weighing scale, ore weighing scale naa enaipimieki ake irpaek tee generally. Ore eniare naa moisture meter, ore moisture meter naa enaipim ee tena enaipim enchalan naba ene natii atua irpaek, ore emashini e musho naaenaji 9 automatic bagging machine, ore ena naa enaipim ee niput irpaek irbeniak niiken irbeniak lorpaaek.

Ore taa esiai enkitoyioto wenjumata eteknologi pee itobikoo madini, ore enedukuya naa ketii imashinini nairowua oleng' natii enkima atua, pee irowuaje nitoi. Ore tenkaraki ina kiidim aitoyio piipi. Ore eniare ore ee tialo nena mashinini natii enkima atua ashu nairowuaje ositima peetum aitoyio, netii sii inaitobikoo nairobi naitobikoo madini enaa matejo naaji freeges intokitin akeyie imashinini natii enkijape atua, nairobi oleng' atua. Naa ore ninje naa naitobikoo peeminyiala asioki. Ore enkae naakidim ake iltunganak aitoyio maate, aiwual ore ake pee iwuul nirowuaju, ore peeirowuaju neeku ketoyio, ore ake peeku ketoyio emebikoo naa teinakata. Ore enkae naa matejo enkare nepiki ositima, ore piipik enkare ositima naa kirowuaju ore pee irowuaju nintadoiki atua.

Ore eniko easiai nasuju enkesare eteknologia pee itadoyio enkiminata endaa, nitaa endaa ene shumata naa ore enedukuya; ore tenikesishore imashinini nemeimin endaa, amu ore emashini kedumu endaikin ashu kekesu indaikin, egira apik atua ewoji negira shumie egira aitayu. Nemeimin inadaa matejo naai kenyanya kejing ake olnyanyai obo egira olikai asujaa neeku medoyio. Ore sii eniko kuna mashinini peeitaa endaa eneshumata, ore enkae ore kuna mashinini naakesu endaa nemenyial endaa, amu endaa iltunganak naai kiidim oltungani aitayu endaa, matejo tenaa ilnyanya kidim oltungani ataremo olnyanya eitu edol neud, meeku naa ina daa ene shumata. Ore sii enkae naa kitau tasiokinoto, ore egira aitayu tesiokinoto metum ena daa erishata nainyial tol'chamba amu keeku naa itayioki asiokisioki neyau olduka eton eitu inyial eton inkua olchamba eton asidai.

Ore eninko oltungani tenintayu enaisho oolotorok naa ore imbae edukuya, naa kifaa niyiolou tenaa kewo enaisho, kifaa niyiolou tenaa ketaa enaisho ready metaa itumoki aitayu. Ore embae eare, naa naa pintururu imasaa neyieu teneeku intayu ena aisho, ore taa kuna masaa naa ketii inkilani nikinkenoo peemikonkor ilotorok, ore kuna naa ketii apron, netii enet nikinkenoo inkonyek, netii inkabuut, netii gloves. Ore inkulie tokitin niyieu naa smoker aa empuruo ina naitobor ilotorok peeminkor ake ingira aitayu, ore indipa anoto inkilanik inonok pookin, ore metaa iyata nena tokitin pookin nilo enewoji netii ilotorok. Ore embae edukuya nias naa, piipik empuruo atua beehive pee eboru ilotorok nimiseyie oleng' peemikonkor. Ore eniare ore ituluya ilotorok nibol beehive nidumu enaisho nidungu enaisho honeycombs nidungu aitumiya enkalem, nipik ewoji ore ake piidip atipika nishukoki wax o comb nishukoki atua inewoji.

Ore taa graphic design naa koos nagira abulu, koos kiti nagira abulu tolosho le Kenya. Ore ena koos kidimi iidim ashomo sukuul aisomea ashu isomea tesimu ino. Ore taa ketii sukuulini naishooyo ena koos netii sii inimishooyo amu aton aakiti neeku kegira abulu. Ore sii enkae toki naipirta ena nini naa te online ketii intokitin naiofer enaa Udemi naa ibol akaunt nisuma teinewoji, alafu kisapuk esiai keisapuk esiai ena koos tolosho le Kenya, matejo naai ekidimi aigero te media house nikidim sii oltungani aigero ashu aa enkampuni advertiser intokitin enye intokitin naamir tio online, kiidim sii oltungani aajiri kewon ataa self employed enaa nai tenibol print media ino ee.